Eselenkei ena nagira aton tiatua enkaji entumo. Kitodolu ena ajo keshipa ena selenkei negira aata tenebo ninye enkalamu wee buku pee tumoki aigero intokitin naijitoi. Neeku eutu ena ajo ore ena naa enkaji entumu ashu seminar. Neeta ena selenkei enkare naitelekino emisa enkampuni ee Dasani. Ore enkare naa enetipat sii ninye te biotisho oltung'ani amu ore igira airo nelo netoi irgoso ashu kiyar enkima niyeu enkare. Naa ikiretoki enkare apooniki orsage nikintadoyio enkima.

Inkera kuna kutitik nagira ashipakino edaa enye netonita tiabori oloip loo lchani. Ore kuna kera nelelek aa natii noshi wejitin neramatiekii inkera okishi oo nemeeta enkidimata aa children's home taa ashu orphanage. Ore kuna kera negirai aret tialo enkisuma, enkititoti edaa enkishopoto onkilani neripi sii menotito haki ebulunoto enkerai. Ine tipat inkera amu ninche eishoi etaisere. Naa keeku ilarikook neeku kenarikino ake pee intagol nireten nirip ninyoru inkera nincho iyeunot ee pookin.

Kaitadamu ena nkatitin ekitisho nikidala enkiguran naji gono ore khna tokitin nidolta nawang na irgono odalalrw nkera na kitishipisho oleng ore pidala gono na lasima pirara saidi pingoroo angoroki engumoto ningor ololikae nintadalu ajobira padal ore enakigiran egono na keyau nkera tenebo iwuejitin napaasha neyau naboisho nemokuno nkera kedalai enkiguran tesukul ataa tiang nkera tepokki wueji wgira aitiship ate na kitadolu ajo kebiot nkera.

Ore enewueji na iltunganak ogira aitwngenare olesiai osikarini ketii osikari obo ene la ninye ogira aitwngen irkulikae peetumoki ainoto madasi najingie aaku obo losikarini ore sikarini na ltunganak letipat tiatua olosho lang amu ninche oiakikisha ano ketii eseriani pooki kata nakeyau si naboisho mitoki ltunganak aara na kerisha ilarabali ,na ore sikarini kerip enkop ang tialo enkaroisho onkeapi eboo neaku ore kulo tunganak otii ene na keyieu neaku sikarini.

Kaitadamu ena inkatitin naa narikino nimpang' tiatua inkopisini alo ong'atu ashu iwejitin aas research aa entoki naifaa niyiolou intokitin teguton nilo aing'oru too wejitin napaasha pitum anoto irkiliku loopasha liyasishore. Ore ele tung'ani neeta laptop neeta orbene otii imasaa enyenak negira aasishore ena laptop itodolu ajo keeta intokitin nagira asotu ashu ilomon loo narikino neesishoreki. Naa ore laptop naa emasai sidai oleng' amu ikidimie tushumie record s inonok irkiliku pookin mpaka kenya enkata

Enkampuni ena esotunoto eushuri tiatua olosho lang lenye a KRA kenya revenue authority loitashieki esotunoto ekodi tenkop aang ekenya ilarikok kulo ogira aitodolu ajo keeta sawadi nagirai aishooyo toltungani otaasa esiai enye ashu otabaikia intokitin duo nayiunoyu neaku ore ena na kitadolu ajo ore enaampuni nasotu ushuru aa kodi na keeta siniche sheria enye meeta enashe tolasiyiak lenyenak, kelek aa kisho lasiayak neutaa nisho enkidumabnetimoki aitukuja metaasa esiai.

Ore ene na ewueji netonie laasak lesiai ore naniitanaa sukul na keji staffroom ore tonkulie wuejitin nakeji ewoi netumore ltunganak lesiai egira aendelea aas esiaia enye ashubetumo egira aimaki ntokitin naipirta enkampuni enye ore kulo tunganak netotoni temisa nabo negira areten mbaa naasita tiatua enaakampuni ana taa enikuni teneasi esiaia twnkariano teneasi esiai terishata naishaakino neaku ore entumo olaisiayiak na enetipat petumoki aitwngenata neaku tenebo peasj esiaia.

Teninteru aing'oru loan e eCitizen, naa kenarikino niata enkipande ino e Kenya, empalai naji certificate of good conduct, ore taa ina naa enaitodolu ajo miata olkesi tiatua serkali ashu ilpolisi. Naa kenarikino sii niata passport photo, aa emoish ataa nekioshi enkomom ake , we empalai naitodolu ajo miata loan pooki, kenarikino sii nesuji inkiruarot, ashu ing'amunorot o iropiani te akaunt ino, pee etumokini atayiolou, esiana o iropiani ashu esile e eCitizen, nikitumokini aisho neaku ore eCitizen loan naake eretisho.

Ore ena na ewueji neteshetaki tiongata ijo duo enkaji eshetitar kake etii iekenyi natii ene kitodolu ajo elelek etii irkiek ene ashu ntokitin nainosi neaku ore enakitimwangi n kegira sininye aingoru entoki nanga na kaitadamu ena ajo ore ngwesi na ntokitin etipat sinche masaa namyau ropiyani teneponu lashumba tonkwapi adol neaku kenarikino niripi ingwesi nitoti naisumash nishori enkare neripi angadie ltunganak ooar amu enetipat.

Adolita imbala asu ntokitin naitodolu ormonokie lowuejitin ashu nashumieki iropiyiani adolta enkadi nanyori naitashieki KCB nejito kcb peitaa ntokitin napaashari adolta si Barclays aa ewoi sinye nashumieki iropiyiani etii ende ormonokie le equity nashum sininche iropiyiani neaku etii sinye standard chartered na ore pooki na ropiyani eshumieki etii si dtb nejito sininche enkampuni naisiligayu toropiyani neaku ore kuna pooki n aleeta sheria nasuj pekiripoki ropiyani inonok.

Enkata apa ena neitu elaki ildakitarini ashu eishori haki enye. Neeku ipang'utua apa ninche alimu isipat enye neng'oroo ate amukitodolo ajo etemenayie serikali esiai oo ildakitarini. Ore ildakitarini naa iltung'ana le tipat naa ninche iledukuya eretito enkishui oltung'ani. Niaku kenarikino ninining'i nereti pee etumokii ataas esiai tenkariani. Kenarikino sii nelaki ildakitarini ormushara te rishata amu inakata etumoki sii ninche atanyamaliki iyeunot enye. Niaku ore ena baye naa maandamano oo iltakitarini.

Egira oldakitari abak enkerai kkiti nibungita ngotonye ore embaare onkera kutitik na enetipat oleng tiatua biotisho enkerai egira oldakitari tene aining biotisho tiatua osese lenkerai egira aitumiabemanmahini naji steroscope ore enamashini na ekincho toningo ajo kanyio naloito dukuya tiatua oltau lenkerai neaku itumoki atayiolo enkinkunali embaata tanaa kipangipang ana kegira oltu aosh aitobiraki kenarikino niya enkerai ino wuejitin ebiotisho petumokini aingurai nebaki nishori irkiek oibooyo moyiaritin.

Ore kulo na ilarikok lang lilosho le kenya etii olarikoni lorkiama lenwipa asteven kalonzo musyoka netii rigathi gashagwa aa ninye apa oloti lorais lekenya okulikae ake itodolu ena ajo naboisho eeta na keutu ajo keloito dukuya olosho lang temwtumo larikok keeta enabae tipat amu kishubolosho osiligi nchere mitoki si eoro atua na keutaro ilarikok neretokinobegira arikok olosho neaku enetipat entumo enye oleng.

Oltungani ele, loji electrician aa oltungani loitobir ositima. ore ele tungani, naa kitobir iwayai naingialate ashu inaataoejote. tiatua imbaa naipirta ositima .Niko ore ositima naa s ole tipat oleng. tiatha Ibaa enkishui etaata. niaki tenelo ningiala ashu epejo. naa kenarikino nesiokini aitobir tesiokinoto .pee etumoki imbaa ashom dukuya amu ewangan naa enetipat .dama I mewarie. neeku ore electrician ashu iltunganak oitobir ositima naa keretisho sii ninche katitin pookin.

Kesapuk nalemg enasia temurua ang amu ore nche yiol irmaasai na elinyor oleng nkirik na ekira si laramatak lonkishu neaku lre esaiai ebusher na keasisho ore ena peyauni enamashini nadung ilpik nitelelia oleng ltunganak lebuaher pemitoki aiekenya tenedung iloik ore iloik nemenangari amu kitobirunyeki supu na keeta afya oleng knapita loik enliroshi sapuk naino emongirik neaku teneetae emashini nadung na keleleku eyiarata tenebo enkinasata

Ilaitashekinok kulo le biotisho oyetuo atau ward inkajijik naitasheki. iltamoyia. pee etumoki aanoto e baata tesiokinoto. ore kulo aitashekinok le biotisho naa ore esiai enye. naa peeyiolou tenaa menotito iltamoyia ebaata naanarikino. naa tenetii illotabaki terishata naado. nemetii inkibelekenyat. neyiolouni enaikoni. tenaa kibelekenyakini ebaata. ashu kiriwari enkae sipali. neeku ore tenepuonu kulo aitashekinok le biotisho. naa kitukuj iltamoyia. netumoki sii aanoto ilkulikae kitarikni ewalata ontokitin naatalaikinote .

Ore enabae na keret ltunganak metolimu nipangu tengunoi aibalie sipat enye neaku ore enabae na keret ltunganak petumoki aitasheyie ntokitin naijo keeya teneaku keari ltunganak tenemwlakitae ltunganak oigero teserkali ashu mbaa naipirta uchumi tenkop keeta pokki ngae haki naipangu alimunye isipat naipirta sipat oltungani nitasheyieki pooki bae nadoli ana enkironya tiatua olosho na kenarikino neiningi kulo tunganak otii maandamano metumokimi ninche aisho sipat enye.

Ildakitarini kulo loogira aadol ashu aleeno biotisho enkerai kinyi. neeku ore kulo dakitarini kegira aadol tenaa, kegira ena kerai abulu tenkoitoi nanarikino. eipirta ebulunoto oolarin lenyenak. ore enkerai naa kenarikino pee eyae sipitali eeta olapa. neyae eeta waare. ometabaiki Kenya ilarin loora imiet. ore sindanoni loonarikino neishu enkarej naa kibooyo imoyiaritin naijo measles typhoid. tetanus tuberculosis aa TB pneumonia. elototo enkoshoke naa kitag biotisho enkerai.

Egira ele dakitarini abak. enkerai egira aitumia ashu aasishore emashini naji. state scope enoshi taa ake nidol ildakitarini eiteleki olgos enapita. naa emasaai oshi Ina nabo etipat naasishoreki. tiatua nkajijik ebaare. ore state scope naa keidimie oldakitari meininino enagira oltau biotisho oltau le nkerai ashu loltamoyiai aikunari. neidimie sii metoningo kulie siatin ake napotio dukuya tosesen loltunngani. neekunisidai ake tenilo sipitali aduare oldakitari pee kiliku enegira osesen aikunari.

Ore ene na enkani ebiotisho ewueji eyiangare naji theatre nayau oltungani tenemwoyu oleng etae entoki nayieuni tosesen ore tiatua enaaji eyiangare na ekumok ildakitarini otii amu kelo neasi enasia tosai kumok oleng na kifadolu ajo midim oltungani neaku keretokinoi, ore tiatua theater nemeeta oldakitari lemeeta erubata enye kake ore pooki na lengo pooki eeta petumoki surgery neaku ore tiatua enaaji na kereti ltunganak oleng menotito baata mbbaka enkishiunye enye.

Ore kulo naa ilarikok sapukin lenkayit lang tiatau olosho le kenya. ore obo naa ruto samoei ruto.aa ninye taata orais le Kenya naa uhuru muigai olikae. ninye apa president lenkop e Kenya .tenebo oliapa prime minister laa olarikoni taata, lenchama e azimio. neetuo pookin aatumo tenebo. ore ena na amekuja kitadamu handshake enkirorokino oo nkaik.aa ninye nayawua naboisho tialo raila tenebo o uhuru muigai Kenyatta .ore handshake neyawua enkibelekenyata esiai tenebo metii.

Enkerai ena .nagira aton toloip aitorio nkejek aing'or esimu enye. iPad taa. negira aata intokitin natii elukunya tenebo onkiyiaa. ore Kuna naa keji headphones Nas kidimie oltungani, pee meitabuaki ilkulikae ororei. too ntokitin naagira ninye makewon aing'or. ore taata esimu. too nkera netaa entoki etipat pee etumokini aatasishore. neeku or e simu kidimie nkere misumata. nidimie si nkera mirorie nkuliek. neshipakino enkisuma enye. tenkaraki enaiteleliaa ninye esiai e online